Kajo naa sii nanu ore tene ngueji naa ijo olduka sapuk ele naa ninye oshi itumia iltunganak peepiki ilmatunda too wuejitin matejo anaa supermarket neeku ore ene ngueji .ene ngueji oshi epuonunui aipangaki ilmatunda, too supamaketi. idoolta ajo ketii yaani kepiki, kipangaki matejo, ore tenadol ilmashungua, ore eda aalo irmaembe, ore ena ede ng'ueji naa kepiki watermelon neeku kadolta ajo esiai sidai ena tenetumokini aatipik ine ng'ueji neeku yaani kisidai e wueji, safi kewang' oleng. alafu ore tenetumokini aatipik ine ng'ueji naa kirobi yaani keeta temperature sidai, neeku menguoyu ntokitin teine ng'ueji. ore ninye lashumpa epuonu ainyiangu lelo matunda kedol ajo ntokitin sidan Kuna naagirae aamiraki.

Oree enaa siai naa kesapuk oleng' te nkop ang'. Amu inyoo? Ore irmaasae lang' naa kepik inkinejik oleng'. Keeta inkenejik faida sapuk sapuk oleng'. Ene dukuya, keisho olaramatani kule. Kelep oltung'ani netum kule naa iwok nena le arashu iyierie shai arashu ninye imir. Nitoki iasho iyiok inkiri nisho iyiok olchala. Ore ilo shala naa kitumia too olchamba anaa peponaa yaani peeku enterit sidai netumoki intokitin olchamba atubulutu tesidai.

Kadolita ajo esiai sidai enaa. Ore kuna tokitin naa nursery etii. Neeti nursery natipikaki atua greenhouse. Ore nanu idolita naa dania kuna. Etudungum'utua kulo tung'ana empeku ee dania nitobiraki nursery arashu eng'ueji natumoki atubulunye. Ore peiteru ina lelo nena mbeguin ai shoot nebulu. Naa kebulu enotito enkare naitosha. Ore sii ninye ina terit nagira ninche aitumia naa lasima paa fertile yaani itipikaki fertilizer arashu.

Ore enaa siai naa keisidai oleng. Kajo naa sii nanu nkishu kuna. Naa inkishu ekule. Kajo naa sii nanu egira elopeny ashoi edaa. Aa inkujit kuna naa nooda imuferejini nayau inyoo? Enkare. Ore ena siai naa enetipat oleng', amu ketum olepeny kule naa mee aii kule kutik, kule kumok oleng' oleng'. Ore kuna kishu kisho kila enkiteng' olepeny enaa twenty litres ee kule arashu ninye saidi. Nitoki sii aisho olopeny olchala. Ore ilo shala naa kitumiai too lchamba.

Kesidai kunatokitin natii ene enedukuya adolta irmashungwa eniare adolta irmaisurin eneuni kadolta watermelon adolta si maembe, nadolita grapes nadolita apple nadolita sininche peas nadolita ormalenke ormaisurin irnyanya ofakado strawberry pinapple na enetipat enasiai oleng anu kiso oltungani afya sidai tenutumia kulo matunda neaku Kesidain kulo matunda oleng na kifresh naleng naleng

Ore enaa siai naa kegol oleng'. Yaani mesidai. Amu kadolita ajo osiwej ele. Nee ewuo yaani netuo iltung'ana anang'aku iltaktakani ene weji. Niken ele takitaki yaani enkoitoi enkare aa sewege. Kadolita ele tung'ani loota enchati naibor ishopiito gloves. Ore kun tokitin taji gloves naa kiboya ninye peyie mibung' nena tokitin ele chafu too nkaik enyenyek. Ore ena siai naa mee sidai keyeu ake iltung'anak nepuo anang'aku iltaktakani eweji neishaa. Naa keyeu serikali nedumu sii ninche hatua aitobir inguejitin nepiki iltakai te town. Neeku esiai.

Ore ena siai naa kisapuk te murua ang'. Aa oltarakita ele lootii atua emukunta. Egira ele tarakita airem olchamba. Ore ele shamba netang'asaki duo aitayu intokitin natubulutua neme yaani weeds tolchamba. Ore peyie idipi atuturutu nena tokitin nedumuni oltinka arashu olatarakita neiteru airem olchamba. Neeku keisidai enaa siai oleng'. Tenidim oltarakita airemo ele shamba nedumu oltung'ani edaa enye nepik enkop aa imposho, irpaek minchi nepik atua enkulu.

Adolita nanu tene ajo olchamba ele sapuk oleng' lotubulua imbukaa aa cabbage. Kadolita ena pukai ajo kiroshi naleng'. Ore enaa cabbage kedumu oltung'ani mbeguin enyenak aa ilanterera nedumu neya atua nursery. Ore ina nursery, netipikaki emboleya neitobiri esidai peyie meya ake enkare nena mbeguin. Ore tenetoni te nursery enaa iwikii uni arashu olapa nebulu neidurie olepeny nena mbeguin naidipa atubulutu neya atua olchamba neeku kebukoki enkare ninche pebulu

Ore ena siai naa esiai ena ore kuna naa cabbage natuuno olopeny naa ore cabbage naa keata oshi cabbage esiai sapuk oleng ore cabbage naa ore ebolu enkare sapuk naa kidim irkut yaani ore cabbage naa keyieu enkop keeta cabbage esiai naleng ebulu amu ketur iltunganak endaa nanya.

Kadolita nanu ntasati are, inkera enye, oltasat lotii ideie wueji, ogira airorie, enkerai. ore kulo mareita. kajo naa sii nanu atua e plot etii ninche, nepuku peyie etoni aanya stories .ore ena toki naa ene tipat naleng. amu tenitum oltungani lirorie. ore ninye duoo tenaa iyata stress naa impugusa nena stress yaani itumoki ai express kewon. ore eniare keshet urafiki sidai yaani keshet ometaaku iltunganak ilchoreta. neeku ene tipat naleng. ore ninche nkera kitengen nkulie ntokitin neme.

Ore ena siai naadolita naa esiai sidai ena, kajo naa sii nanu entito ena, nagira aitumia nkilani enyenak. idimayu naa ine sukuul. matejo etupukuo te sukuul, nejoki ngotonye shomo ntukuo Kuna sokisi arashu enchati ino. neeku ene tipat ena bae naleng .ore edankae Tito nagira akwetu. iriwayie ngotonye matejo meshomo enkang naje arashu olduka. neeku esiai sidai ena, amu kadolita, ajo nkera kina naata enkanyit. tenejokini taasa ena nees. teniriwari nelo. neeku kisidai teneyanyit nkera intoiwuo enye. Keisidai oleng.

Adolita oltungani oshomo yaani alo ai deposit yaani aitayu iropiyiani enyenak. idimayu neshomo apik iropiyiani enyanak atua bank ore bank naa kesidai naleng. keretoki oltungani, metushuma iropiyiani enyenak. ore teniya iropiyiani tenaa Cash teniyieu nikipikakini, atua bank naa inchooyo namba inonok enkipande, nikibolokini account neeku, ipik iropiyiani. idim sii niata account neeku iyieu nilo aitayu cash matejo pee iyarie isiatin inonok. arashu alaakinye nkera inonok school fees ore ena siai, naa kesidai oleng. amu,

Ore ena bae naa kegira Alo dukuya to losho lang le kenya ore kulo tunganak ladolita tene naa gen z yaani generation z epuoito pee mitoki ainyanyasa iltunganak adolita ajo tear gas ena natanangakaki kulo tunganak adolita epuruo natupukuo tiatua tear gas ore ena bae neme sidai oleng amu kegira irbanot lang aye ashu aiminie ekishui enye easita kuna siaitin ore ena bae naa keyieu ake nepuoi aa peaceful demonstration yaani apuo ai demonstrate .

Ore kulo tunganak eshomoito ninche. forum yaani enkiteng' enare yaani eshomoki aitengen ninche. kajo naa sii nanu ebae sidai ena oleng, amu edumu sirkali iltunganak lenyenyem, nepuonunui aapuo aitengen. teneitengeni oltungani netum ninye yaani ideas ngejuko yaani neeku kees esiai ino tesidai amu iyata engeno naitosha. ore ena bae naa kadolita Ajo ene digital amu kadolita screen tene wueji nagira aitodolu, ntokitin ore ele barnoti oota enchati nado, ninye logira ai control ena toki neeku kesidai ena bae oleng. adolita ntoyue orpayiani neku kisidai oleng .

Adolita ajoo iropiani kuna. Adolita ajo kumi enaa . Ore ena kuna ropiani naa material olchuma itumia pee itobiri. Neme olchuma ake lee kawaida. Olchuma sidai loota quality sidai. Nemenya kutu. Kadolita kuna ropiani ajo keeta embisha orkitok yaani olarikoni liapa loji Kibaki. Ore kuna ropiani naa kisidain oleng'. Ore teniyeu aitoki arashu matejo mahitaji ino tenilo ashoyo kuna ropiani naa itomoki anoto entukii duo niyeu. Ore iropiani naa entoki sidai nang'uar iltung'ana.

Adolita emukunta tene wueji ore ena mukunta eikaraki yaani eikaraki te sekengei ore ina sekengei naa kiata ibaoi yaani nayenikini ina sekengei naitoki adol irpayiani imiet ore kulo payiani ibungita ninche etoki naaji hoho ore hoho nidipa atubulu neaku kegira ninche aaikes olchamba lenye naitoki adol ele shamba lenye ajo etuunoki tolaini yaani keetae Lele olikae lede olikae netubulutua naleng naleng naa keeta ninche ele shamba etoki nabukoki enkare kulo hoho ore hoho naa kitumiae egirae ayierisho naa kesidai oleng .

Ore eninko peyie isun iltung'ana peyie ees ena siai naa idumu ilo ing'oru oltung'ani loota ujuzi lee nkiremore oleng'. Nilo adumu yaani atumore enkikundi oo iltung'anak. Ninap kuna mbeguin inonok. Ore teninap kuna mbeguin inonok nilo aiteng'en ninche. Nijoki peyie eng'as aitobir nursery. Ore ina nursery nepiki enterit sidai nepiki enkiti shala nebukokini enkare. Teneidip nebukokini ilanterera le skuma tenebulu yaani aii shoot ometabau enkiwanko nayai olchamba nepuo airem. Nii funza iltung'anak peyie ebukoki olchani peyie menya ake irkut.

Ore Kuna naa kadolita Ajo nkiri, nkiri Kuna natudumuaki, nikaushae, neridi pee isudori, Yani peepiki aashum. ore Kuna kiri, ketumi teniyieng' teniyieng'i matejo enkiteng'.enkine, enker, ore teniyieng'. Nintayu nkiri, nidungidung, Nena kiri, too size kutiti tenidip, niyier. yani aikausha. nipik shumpi alafu nidumu entoki safi natoyio. nimpankaki, ebae sidai ena. amu idim atushuma edaa ino Yani ninyia te muda sapuk. ebae sidai ena, amu kibooyo Aishangitie daikin. neeku kisidai.

Ore kulo tunganak eshomoito ninche matejo aitembea yaani apuo abaiki ewueji nitu aikata ninche ebaya ajo naa sinanu ormarei ele adolita irpayiani ookuni okituak uni irmareita kulo loipanga apuo esafari neaku ipishai egira adumu tene ore tenidumu ipishai naa yaani kiki create memories yaani mitoki aata yaani mikirikino aikata itapayie ewueji neje ore kulo tunganak adolita ajo etishipate naleng teneshipayu oltungani naa kipunguza stress ebae sidai ena oleng keyieu ake iltunganak nepuo apuo aitiship aate tena maisha ore kulo tunganak.

Ore kulo tunganak ilchoreta kulo tunganak. matejo, etobiko muda naado oleng, eitu aikata epuo eitu aikata etumoki ninche. amu kadolita Ajo etishipate ninche oleng. keisidai iltunganak tenetum ilchoreta. ore ilchoreta naa oltungani liamini naleng. elelek ninye kiretu enkolong' niata, enyamali ore tenkata shida matejo teniata matejo Miata edaa. naa idim atooshoki ele tungani matejo olchore lino, nijoki maata taata aitoki, nikiriwaki arashu nikinyiangaki. neeku kadolita nanu ebae sidai Oleng. keyieu ake oltungani neitobir usiano sidai atua iltunganak peyie kiretu iltunganak.

Ore kulo tung'ana naa ildakitarini. Egira ninche aishiraki yaani pee etum right enye. Ore enaa bad naa kisapuk oleng' oleng' to losho lang'. Ore baada oo lapaitin kutik idol ake tee taarifa arashu te media ejoitoi eshomoito ildakitarini arashu nurses eshomoito ninche strike. Ainyoo pee epuo strike? Amu kejoito melakita ninche serikali. Ore ena bae naa keyou ake nepuo serikali apuo ai timiza right oo kulo dakitarini. Etaa sii ninche isaitin yaani irmareta loing'or , neeku keyeu nelaki iropiani naishaa. Ore kulo tung'ana kepuo ninche ai tibu iltung'ana tesipitalini nishiunye.

Ore ena aji naa enkaji ekisasa ena. Aa enkaji nasheta te muundo ee taata. Ore ele tung'ani naa kegira ninye apik esuntai entoki naji wall paper. Ore ena toki naji wall paper naa kisho enkaji emua sidai. Ngura sie ajo keeta emauai ee rose yaani keitisidan enkaji oleng'. Ore tenidip atipika ankaji ino mee lasima peyie intoki aosh oranki. Keidim ake neton ikununo neija. Kisidai enaa bae oleng' amuu kiisho enkaji meeta neat oleng' . Halafu naa kiboyo mahitaji kulie.

Ore ele tungani ibung'ita ninye ilmatundai, ore ele matundai naa keji gojet ore eunore e gojet temurua ang' naa kikiti oleng. kikiti oleng. amu mitumiya irmaasae lang enkumoki enye gojet aapik edaa .ore gojet naa kepiki ninye olkitoyeyo .naa kisidai amu kirushayie olkitoyeyo. nemeeta entoki naishamu. yani miidim ataningo ajo keduaa kikaa, kisidai ninye keyieu ake niteru irmaasae lang aun ntokitin naayia iji. amj kepiki edaa. anaa olkitoyeyo naa kisidai oleng. adolita ajo etuunoki tiatua greenhouse peyie menya enkolong'.

Adolita ajo etii entasat tasati are onkera enye ore ena siai naa kisidai oleng amu kadolita ajo etishipate ninche yaani kegira akweni ore ena toki naa keyau naboisho yaani intonini oltungani enaa inkanashara olalashera adolita ajo kidama tene weuji idipaki isiaitin enye neponunui neponu aitorio nkejek tene inositae endaa adolita ebakuli tene wueji natii orgali yaani ore ena bae naa kaitiship nanu oleng amu yaani intengenina oltungani nijoki aisidai ena aitorono ena naa keyau ina naboisho naa intonini enaa inkanashara olalashera kisidai ena bae oleng.

Ore kulo barnot naa kadolita ajo etii ninche stage enche eeta kila orbanoti oltukutuk ore ena siai naa kisidai naleng ore kulo tunganak naa esiai ninche etii ah kegira aanyu wateja pee eponu pee etumoki atanap ore tene wueji naa ketum ninche iropiyani naitotie irmareita lenye ebae sidai ena amu kegira yaani airua ate pee mepukoo igera enye kisidai ena bae oleng eniare keret ninye olosho lang meshomo dukuya amu tenetum oltungani oltukutuk ningua imbaa nimishia ah Alo apurisho neaku esiai sidai.

Ore ena siai enkikwatare naa esiai naloito dukuya tiatua olosho lang le kenya ore ena eselenkei naa kegira ninye akwet yaani easita esiai ee athletics ekwetita ninye ore ena siai naa kisidai oleng ore ena selenkei ore ade tenelo aidip enkikwatare naa kelaki ninye enaa oloshi tung'ani loji ele faith kip yegon kipchoge yaani iltunganak ilolo loyioloi oleng tiatua ele Osho lang le kenya ore tene baada kitaalaki naa igira sinye eaas zoezi peyie eaku osesen lino fit yaani ekibooyo peyie mitum ntokitin imoyiaritin nayau tenemiasita zoezi

Ore iropiyiani naa entoki Yani edaa oltauja looltunganak. ore tenimiata iropiyiani naa idol anaa itala entoki sapuk tiatau e nkishui ino. ore iropiyiani naa ine tipat oleng. ore iyata iropiyiani, naa itum maitaji ino pookin anaa edaa, inkilani ninchop, nilak sii enkaji nimany. netum nkera inonok school fees Yani ilaaki ninche peyie etumoki aashomoito sukuul peyie etum. Ninche enkisuma sidai. ore iropiyiani naa ine tipat oleng. kereu olosho dukuya. amu ketii iropiyiani naaji tax naa lasima peyie elak Kila oltungani tax.

Ore ele tung'ani adolita ajo ebore esargab oleng naa sewage ingua ele tung'ani nenapita ekijiko eshomo ninye abol ina sewage yaaani aiunblock peyie etumoki iltakai aiima ore ena bae naa ebae sidai amu teneitu elo elusoo ilo sewage naa keyau imoyiaritin kumok oleng aah cholera yaani imoyiaritin nayau olchafu kayieu naitukuj iltunganak peyie mitoki anangaa intokitin nai block kulo sewage ore intokitin keyieu ake naa kepiki ewueji nishaa amu teninangaki etoki matejo entoki nalo aiken ilo mutaro naa kibooyo naa sewage peyie.

Ore tene weji adolita itunganak okuni. Etii ele loti atua ena toki sikitoi ena container, neeti kulo ware loitashe teneweji. Ore ene weji naa kigero customer first ventures M-Money transfer. Maana ore eneweji naa kei husu yaani iropiani. Aa iyeu nikintakini iropiani meeta cash matejo tena iyata te bank nekinchori anaa cash. Ore tenaa iyata cash niyeu nilo apik atua bank ino naa kedumu ake nelo ai deposit naa keetae enkadu naishori oltung'ani naji ATM naa idim ake nikipikakini iro.

Ore kulo tunganak naa kegira maandamano ninche etii alafu neimue ele barnoti lotaa inkilani narook adolita ekeju enye egira osarge aruko etudumutua ele barnoti egira akweti peyie etum ninye matibabu ah ebaare ore ena bae naa kadol enaa mee sidai te nkae saa amu mepuo iltunganak teborani yaani apuo ajo kake pee meer iltunganak ore ele tung'ani naa keningito tenakata ninye emion tiatua ekeju enye ore ena siai naa kisapuk oleng tiatua .

Ore Kuna kera naa kegira ninche aadala. egira adala ninche naa kadolita Ajo kegira aikonyaa entoki nabo. amu adolita ena tasat egira aiwangie eda ayioni. ore ena siai naa keyau naboisho tiatua nkera. keyiolouno nkera oo wuejitin nepaasha. ore enkae, naa kees Kuna kera zoezi peyie neeku iseseni lenye fit ore enkae, naa kiteng'ena sii ninche.aa tenimiyiolo duoo ena siai naa ekifunsae ake niyiolou. neeku kisidai enkiguran tiatua nkera ang.

Adolita ntokitin oonguan natuunoki tene. olkarara oonguan le five litres otii enkare, ore ena bae naa kesidai oleng. kitodolu ninye creatity sapuk ore ele kararai etuudoki ometaa kitong'unye enkare polepole nejing atua ele Shani lotuunoki, ore ena bae naa ebae sidai Oleng. amu ki save oltungani oleng. mme yaani keeku ilo ake apik enkare teneishunye tiatua kulo kararai. eniare metoyu aikata ele Shani lotuunoki. neekj ebae sidai ena amu kebulu ilo Shani neeku olchani sapuk.

Adolita ajo bunge ena ore ena bae naa keasa oshi kila juma nne ore tene naa ilarikok lopuo aiongelelea intokitin nagira iltunganak lenye aimaa tiatua inkauntini naingua ninche yaani nagira ai represent ilmasaai lang enetipat doi ena toki oleng amu kishori kila olarikoni enkata peyie express yaani pee elimu naata ninye ore tene naa ketumoki olosho ashomo dukuya oleng amu keaku keasi yaani keas sirkali pooki toki nagira iltunganak aimaa tenaa orbaribara neitobiri tenaa enkare neuduni.

Ore teneweji naa atua greenhouse enaa. Ore ena toki naibungita ele barnoti naa mbeguin natipikaki aatua nursery. Ajo naa sii nanu mbuka kuna neeku isipa atubulutu nebaya kiwango naa naidurieki aitayu tiatua nursery. Netubulutua naleng'. Etubulutua tenkaraki naa kepiki ninche enkare netumoki atubulutu. Ore enterit naitumiaki naa etipikaki fertilizer arashu enkiti poleya. Ore ena siai na kisidai oleng'. Nadolita ajo etubulutua oleng' amu etoshoki olchani.

Adolita nkujit tene irpaek ootubulutua etaa ninye ketoyu. ore esiai oonkujit naa kisapuk oleng tiatua emirua ang. ore nkujit kishori ninche, ebulu metaa sapukin oleng. nipik oltungani le siai pee itayu weeds naatubulutua tiatua Nena kujit inonok. nianyu metoito piipii, peyie menguoyu ake. tenetoyu esidai, ningoru oltarakita nelotu adung'.tenedung ilo tarakita nishori ewiku musima peyie etoyu. tenetoyu Nena kujit ,neshukunye oltarakita neenikini inkutiti keenta. neeku kelotu ake ilo tarakita neen Nena kujit neen metaa bells.

Emukunta ena oorpaek. nadolita ajo olchampa sapuk ele. ore ena siai naa kenaas oltungani aanyu peyie ebau musima natumia enchan. neme ake enchan kiti kake enchan sapuk. nungoru oltarakita lolotu airem ele shampa. teneirem ele shampa nedung'idung ometaa keetae ilainini. nitoki olikae tarakita alotu loitiaya Lolo paek apik atua enkulupuoni. nitokini aapuonu aitoipoo. tenitoopori, neiteru aabulu. pooku ake pee ebulu, tenetum enchan naitosha. netum sii ninye enkulupuoni natii empuliya. ore eunore olpaek naa kisapuk oleng tiatua

Adolita orpayian otii atua busher okuna kituak are tene ore enatasat egira aitarasaki eletasat iropiyiani ano ketiaka tudungokoki enkiringo matejo enemiambili neaku esiai ena amu etaboli eletungani busher neakubegira ltunganak apuo arukokino egira adumu ntokitin niyeu ore esiai ebusher na esiaia sidai oleng na keeta Faida sapuk oleng amu tanaa ilo ewuei nayiengeki nkishu olale nilo ainyangu nkirik nilo ainyangu toropiyani kutik ore pilo amir tebusher ore pilo ainyangu enkilo nabo tolale nikimirakini miai onguan tolale enilotu iyie atubenabusher ino nilotu amir mia nane, itadua ajo inoto faida? Neaku esiai sidai ena amu keeta faida nasieku.

Ore ena na esiai naloito dukuya adolta ajo bishara ena onaishi, ore ena biashara na keeta faida sapuk oleng amu itumbinaishi oropiyani kiti matejo idumi inaishi nainyangu ltunganak otii abori looti katikati, irkarsisi orkarsisi piipii ore enasiai na kitijingu iropiyiani kumok oleng na keeta faida na ore eeta kunabfaida sapukbkeeta sinye ngolikinot kulo oponu ainyangu enaisho amu ore enaisho na teniok oleng na ekilo ainyal emonyua ino neaku ore enasia na kesidai pii na keyieu neyiolobena nemelotu ainyal osesen lenye na kuna nagol na kesidan nona oleng.

Ore esiaia orbaribara na biashara sapuk oleng naitijingunye iropiyiani ore ngarin tedekenya oleng na kitalaku ltunganak ropiyanu sapuk oleng amu keyiolo ajo ltunganak opoito siaitin enapita neaku ore tedekenya tanaaore oreoshi tenewueji na shirini engari naidim ade teipa nilaj ropiyani kumok abaki ninye mia nikiya ambaka ewueji nikiya esiai ore teipa kilepieki ake ropiyiani ekuna garin amu keyiolo ajo ltunganak ogir ashukunye ingua esiai na ore dama ma kelelek ore enasiai na kesidai oleng amu kigutie oltungani tewueji neje nikiya enkai wueji nitaa esiai metaa kelelek na iyieu ake.

Olduka ele sapuk lenkampuni yioloti tolosho musima loji safaricom, yiolo ele duka ninche omirita lainini kulo losimui oitumiela kila oltungani otii olosho le Kenya ore eletungani edimayu neeta ngolikinot nagira aimaa petejo ntosho matabaki ele duka sapukbelelek neeta olaini lenye enyamali ashu inyale matejo etejo airony pin nepik nambai nemesipa neaku elelek eloito pitobirakitae olaini nelelek eloito ainyangu esiimu enaa ampuni naji Safaricom ore ena ambuni na enkampuni sapuk toloosho ore esiai enye na kesidai.

Ore enabenki kitok ele osho lang kitok le kenya na embenki sapuk aisulbna ninye itobirieki iropiyiani ore enabenki kitobir esiana oropiyiani na ninye eponu aishooyo matejo teniata esiaina oropiyiani tiaji tenabenki ore piyieu nitauni tembenki ino nikichori neaku ore enasia enyebna keas duake ninye enasiai egirai aishooyo ropiyani tesiai sapukbenabenki na embae sidai ena oleng amu ore eetae kunabnenkii na ketum oltungani eseriani amu ketii ropiyani enye ewoi sidai na mepuroo oltungani ama kulo tunganak ogil imbenkii.